Gima timore kae en ni ma nyalo bedo kodhi kendo onyalo bedo koth gimoro ma ipidho kata mana alot, kendo chalni japuro moro omoye. To kodhi en gima nyaka moga eka inyalo pidho. Sama isemoyo kodhi kamaye to pod en gi opoklo ne inyalo weyo otwo, bang' two kama to iketo e gunia to idine. Ka isedino ka en kodhi maok yot to inyalo piedhe mondo yugigo owuogi to kodhi odong' yore. To ka en kodhi ma yot, tok dine dhi chuni mondo iti gi lweti ka igolo yuke mag opoklogo to iketo yore. Bang' keto kamano to ikuore mana mayom nikech ka ikuore matek mana kaka cham to yamo nyalo fuadhe ma fuadh nyaka kodhi te madhi go. Tokothe matindo tindo go okochuno ga ni gin nyaka piedhgi kata kuorgi. Gi kata kisegolo yugi madongo dongo go to odong' yugi matindo, inyalo anyala dhi e puodho to ikiro to giti atiya kata iketo e seedbed koka bang'e ibiro pudho kachiel achiel ea itero e puothi ma ibiro pidho giye. Koro en ber mar ng'eyo ni kodhi en gima imoyo koka ipidho.

Gima timore kae en ni ka en od hieth kendo chalni laktar maduong' temo nyiso jok makonyogiga tich ma idendo ni nurse gi kaka onego otim kata kaka onego othiedh jotuo. Sama sama kar jothieth nigi laktar maduong' kamae en gima ber nikech nitiere gik moko ma jothieth matindo tindo kaka nurse gi ok nyal timo. Kendo gini dwaro mana ng'at ma osomo tijni maler kaka aktar maduong'. Koro sama ng'ato odhi eod thieth to tuone no ne dwaro mana laktar, en gima ber ka iyudo laktar e osiptal ma othiedhe maber kendo itemo jiw jok mayawoga osiptal maok en mar sirkal gi mondo gine ni gindiko jothieth maber ma nyalo thiedho jotuo kendo kik ji thor wito ngimagi. Kaonge ja ah kaonge laktar manyalo thiedho jotuo kanyo, to ng'ato ok ber kayawo osiptal nikech ngima dhano en gima duong' ahinya.

Tijni nikod nengo e aluora nikech sani ji mang'eny gin jopith kendo pith mar yien kata pith mar bao kata mana mar maua emagidak godo kendo gichiemo godo. Sama minewa olos seedbed kamae, nyalo bedo kata ni gin mek yien kata mek maua, to koro kaka giolo pi e seedbed kama, gini dhi ti maber kendo dhi ti maler. To kata ka chieng' nitiere ok nyal wang' e seedbed kanyo koro nyaka gine ni girite maber nikech kata juala magitiyo godo magi kete lowo gi gin gik maginyiewo gi pesa to gima inyiewo gi pesani ok inyal hero monfo mi okethre, chunyi gmbo man ani in be mondo iti matek mondo mi iyud gimoro. Kata pesani mane inyiewo go jualago, oduogi ma ichak iyud moko ewiye. Koro sama gipitho kamae, jowar biroga irgi to waro yien, kata mana sikunde ndalo mag pidho yien gi, gibiro to gikawo yien mang'eny ma oromo nyithindo te e sikul pidho. Koro mano e yo magiloso godo omenda kendo eyo maginyalo yudo magichiemo go eka mondo gin be girite nyithindegi gi anyuola gite duto.

chiemoni en budho, kendo kaka ilose, ji losega katiyo gi yore ma opogore opogore. To yo ma ang'eyo ma waloso ga godo budho e alworawa en ni sama isepono budho e puodhocha, idhi ilwoke maler, bang' lwoke to idhi bare, kisebare to ing'ade matindo tindo makata ka ang' itede, to ng'ato nyalo yudo kaka kwanye eka chame nikech samoduong' ahinyano, to neno marach ka ng'ato oting'e maduong' e lweteni, ochame. Kiseng'ade matindo tindo to iyeno moting'o kodhino, ok idhi walo te, idhi walo mana matin, kata mana kikawo budho mane ing'adogo abich kende. To ikete piny mar sufuria kisekete e piny mar sufuria to ikawo budho to ilwoyo, bang' lwoyo to iolo pi. Budho ok dwar pi mang'eny, moloyo to manwang'ni nikech kiketo pi mang'eny e budho, bang' chiek to odhi timo pi lilo makat nyalo tamo ng'ato chamo. koro kisekete e sufuria kamano, inyalo poro chumbi matin to golo pi. Ka en budho achiel, inyalo olo mana pi kikombe achiel, kisetieko to inyalo ume gi it rabolo kata jwala. Bang'e to iume gi sufuria moro, ikete ochwakore bang' dakika moko matin mochiegi. Kosechiek to itoke ichame.

Gimabiro e pacha ka aneno gini en maka, kendo kang'iyo maber aneno ka bath baba moro kanyo, nitiere maka ma osekuong',to gini itimoga alworawa thothne. Mon kwanyoga maka ka chuwo osegoyo, kendo ka chuwo osego maka mang'eny kama, samoro ng'ato achiel ema nogo maka. Gidhi to giyare, kagiseyare, indiko joma kwanyo, to wuon puodho kata wuon makago chung' rito ka ikwanyo, nikech thothji nyalo kwalo maka todhi uso kamachielo. Kagisekwanyo maka kamae, to gin omenda gi idhi migi kendo chudo imiyogi mana kar tich magitiyo. To makani en gimaber nikech sama ng'ato dwa tedo, nyalo tiyo kode ka ionge yien ,to gimatimore marach en ni e gwengwa masanigi, thothji kotong'o yien ni goyo maka, to ok gipidh moro. To dwarore ni sama ng'ato otong'o yien achiel to oipidho achiel mondo yien kik rum e gwengewa. Yien en gimaber ahinya kendo sama yien onge, to gik maricho richo nyalo timore. Kata sama koth chwe gi yamocha, to koth nyalo walo mabati ma dhigo. To ka yien nitiere, yien ema nyalo

Gima biro e pacha ka aneno gini en ni sama ipidho jamni kata sama ng'ato opidho jamni kata ka udhi kar kwath to iyudo ka jamni nigi gima oketne kame, tiende ni jamni ni en mar ng'ato kendo mano e alama ma oketo ma onyalo yudogodo jamni ge kata ka ola. Kuonde kwath opong'o rombe mang'eny kendo rombe riwore ga ariwa. To samoro moro nyalo lal. Koro iyudo ka kuonde kwath go, ji mang'eny oketo alama ne rombegi. Nikech rombe chal to mkuketo alama machal to rombe nyalo kikore mawilre nyalo kelo dhaw kata lweny ekind joma odhi kwath kata ekind wuon chiayo. Koro sama ng'ato oketo alama kamae, en gima ber nikech kata ka rombo olal, inyalo manyo ma iyudi. Opogore gi kaok iketo alama kamae to rombo olal, ng'ato nyalo anyala kawo madhi godo. Kata sama iyudo, inyalo penji ni ang'o manyiso ni mae rombo ni, to nyalo tami mana kaka iwachi nikech ok ang' iwach ni mae rombona to ka onyisi ni isiem gima nyisi ni en romboni to ok inyal wacho. Ok inyal wacho ni mae mara to rombe to chal, samoro odhi okikore emek joma moko bende.

Gima biro e paro ka aneno gini, en pith mar alot. Kendo kaka buya kethe. To emomiyo ijiwoga jopur ni sama gipitho nyaka gine ni giseikore maber kik ng'ato pithi to oonge omenda ma oromo maodhi tiyo godo eyor loso puotheno. Puodho ok en anena gima idhi to ibayo kodhi toti to ichung' ing'iyo mondo ika. Puodho nyaka iti gi omenda. Moloyo to ka oduong' maok inyal pure kendi ma iike kendi ng'ato achiel. Sama in gi omenda to isepitho e puodho maduong' to ipidho kata sikumani ni moro, kik iwe buya buya inge, buya ka oingo alot, alot dhi lal. Buyano ema dhi dongo mabor to alot to ok dhi neno kata epuodho matn. Koro ijiwoga jopur ni sama gise puroga cha, kik gibed jok maigi lit. Gi gol agola omenda mondo odonigi puodho maber mondo giyuti. Nikech sama buya opong'o puodho amae, alot nyalo wang' kata mana onge gima nyalo dok kata matin. To sama isedoyo uothi ma iwiro maber, puodho dhi dong' ka ler kendo alot kende ema dhi dong' kochung' e pudho, maka koth chwe, alodi dhi nyak kendo dhi jambo ma inyalo uso pesa maduong' ahinya.